Wambere bengi nĩ ĩkaga ũthuthuria wao ũrĩa mũndũ ũrĩa ũrenda ngombo, ũrĩa anarĩha ngombo, irĩa anoya na hau kabere, nĩguo kũmenya wĩhokeku na ũhoti wake wa kũrĩha. Wa kerĩ, nĩ maroraga mbeca irĩa mũndũ ũcio arathũkũma, makaringithania na ngombo ĩrĩa arenda, kũmenya kana angĩkoya ngombo ici nĩ akahota kũrĩha. Ũndũ ũngĩ, bengi nĩ ĩroraga kĩndũ kĩrĩa ũngĩigĩrĩra ta mburoti, mũgũnda, ngari kana kambuni, mageka mathabu kana indo ici no ihote kũrũgamĩrĩra ngombo ĩno, nĩguo ũngĩkaremwo kũrĩha, no kwendia makendia indo ici mahote kwĩrĩha thirĩ wao. Ũndũ ũngĩ, bengi nĩ ĩroraga gĩtũmi kĩa mũndũ kuoya ngombo na ũhoti wake wa gũcokia mbeca, nĩguo mahote kũmenya ihinda rĩrĩa megũkũhe rĩa kũrĩha hamwe na njoherera. Ũndũ ũngĩ bengi nĩ ĩroraga rĩera rĩa wonjoria bũrũri-inĩ ũrĩa rĩikarĩte.

Wa mbere ingĩra rũrenda-inĩ rwa HELB na ũhingũre akaũnti yaku harĩa ũbataranĩtie kũheana namba yaku ya gĩbandĩ, kana index number yaku ya KCSE okorwo ndũrĩ kĩbandĩ. Wĩkĩre email yaku na password ĩrĩa ũrĩhũthagĩra. Nĩ ũbatarĩte rĩu ũingĩre email inĩ yaku nĩguo kũhũthĩra link ĩrĩa ũgũtũmĩrwo gũtũma akaũnti yaku yaambĩrĩrie kũhũthĩka. Nĩ ũbatarĩte gwĩkĩra namba yaku ya thimũ nĩguo kwamũkĩra code ya gwĩtĩkĩrĩka na no ũbataranĩke gũtũma ciringi ngiri ĩmwe na njĩra ya M-Pesa. Rĩu no ũhote kũingĩra akaũnti-inĩ yaku ya HELB na ũthiĩ ũhingũre úharĩa handĩkĩtwo ũheani wa rũni. Cagũa mũthemba ũrĩa wa rũni ũkwenda kana nĩ rwa university kana thukuru cia ũthomithania wa kothi cia moko. Thoma na wĩtĩkĩre mawatho ma mĩtaratara na ũheane rũtha rwa maũndu maku ma bata, ta namba ya gĩbandĩ, maũndũ maku ma bengi na mangĩ maingĩ gũkorwo makĩoywo. Ihúũria fomu na ũtũme mbica ya kĩrengo, gĩbandĩ na marũa maku ma gũciarwo na ũcoke ũihũrie ciũria ciothe ũhetwo. Warĩkia nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kũrutithia maratathi maya nĩguo ũtware wabici-inĩ cia HELB kana Huduma Center ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie.

Wa mbere clinic nĩ ĩteithagia mũtumia wohete nda kũmenya kana arĩ na mũrimũ, ta gũtengera gwa thakame, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩiga ũtũro wake na wa mwana hatĩka-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ clinic nĩ citeithagia ndagĩtarĩ gũthũrima ũrĩa mwana arakũra arĩ nda-inĩ ya nyina na gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega. Ningĩ nĩ njĩra ya kũrigirĩria ũhotekeku wa mwana kũnyitwo kwa mwana nĩ mũrimũ ũrĩa mami wao angĩkorwo naguo, kũgerera gũthomithio ũrĩa egũikara oro ũndũ ũmwe na ũrigiti. Nĩ njĩra njega ya ndagĩtarĩ gũtigĩrĩra mũtumia mũritũ nĩ arĩa irio irĩa cirĩ na indo irĩa mwĩrĩ ũrabatara harĩ mwana onake we mwene. Nĩ njĩra ĩmwe ya kũnyihia ikuo cia ciana na atumia aritũ. Ũndũ ũngĩ nĩ kwĩharĩria gũkagĩa mwana na njĩra ya kũheo maũtaro na ũreri ta kuongithia ciana na kũrora mwana na njĩra njega. Mũthia nĩ njĩra njega ya atumia kwaranĩria na ndagĩtarĩ na kũria ciũria irĩa angĩkorwo nacio, mateta. Oro ho atumia aya nĩ macemanagia na makagĩa na kahinda ga kwaranĩria.

Rĩrĩ nĩigongona rĩa rĩtabanagio rĩrĩa mũndũ mũgima warũrĩrĩ rwa Kĩjaluo ahurũka kũrĩa no andũ agima arũrĩrĩ rũrũ mathiaga mũciĩ kwa mũndũ ũrĩa ũhũrũkĩte na makaina kũrĩ arĩa mainaga tarĩ kũhũra marahũra maroho moru, angĩkorwo nĩ mũciari ũhurũkĩte kĩmwana gĩake gĩa mbere nĩkĩo gĩatongoragia igongona rĩrĩ, igongona rĩrĩ rĩatabanagio mbere ya mwĩrĩ ũthabĩtio na mbere ya mwĩrĩ ũthikĩtwo, bata wa rĩo warĩ kũrekereria roho wa mũkui ũkamame wega na kũingata mohoro moru mĩciinĩ ũcio, kĩũria gĩa kanna igogenga rĩrĩ nĩrĩtabanagio nĩatĩ thikũ ici ti andũ othe marĩtabanagia ona wakorwo kũrĩ andũ marũgamagĩrĩra mĩtugo na ũndũire ya Kijaluo, thengia ya ũguo grupu imwe cia mathako cia ngerekano nĩmathakaga igongona rĩrĩ ĩtamũthako, kwonania ũrĩa rĩtabanagio ĩtanjĩra ya gũtigĩrĩra nĩ magitĩra ũndũire wao.

Wa mbere, no nginyagia ũkorwo wĩyandĩkithĩtie na SHA nĩguo kũheo ũteithio wa kĩmbeca kũũma kũrĩo. Rĩrĩa wabatara SHA ĩkũrĩhĩre marĩhi ma thibitarĩ, ũbatiĩ wa mbere, kũingĩra rũrenda-inĩ rwao na gũikia ihoya rĩa kwenda ũteithio kahinda-inĩ ga thikũ mũgwanja ga gũkorwo ũkĩamũkĩra ũtungata wa ũrigiti kana kuma waheo rũtha kuma thibitarĩ. Ũndũ ũngĩ no wage kũihũria ihoya rĩaku rũrenda-inĩ, ũthĩĩ wabici-inĩ ya SHA ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, kana wabici ĩrĩa ĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũcio magũteithĩrĩrie. Waikia mahoya ma ũteithio, wagĩrĩirwo gũtũngania marũa mothe ma bata ta rĩthiti cia mahũthĩro, riboti ya ndagĩtarĩ na marũa mothe makonainiĩ na motungata marĩa wamũkĩrĩte wĩ thibitarĩ-inĩ na ũtũme, no ũtĩgĩrĩre ndũnahenania ũkĩihũria bomu ĩyo. Mũthia thutha wa gũtũma ihoya rĩaku, angĩkorwo nĩ rĩetĩkĩrĩka nĩ SHA, no kũrĩha ĩrĩhaga mũheani motungata marĩa wamũkĩrĩte kũringana na ũrĩa mwaiguithanĩirie hĩndĩ ĩrĩa weyandĩkithagia.

Wa mbere, kũhe tũtarũ tũtũ marĩtwa, nĩ ũndũ wekagwo kuuma tene, ũkahana tarĩ mũtugo. Tũtarũ tũtũ, tũheagwo marĩtwa ma andũ na makĩria atumia, nĩ ũndũ wa wĩtĩkio atĩ, nĩ kũrehaga mũnyaka mwega, rĩrĩa ategi a thamaki marĩ wĩra-inĩ wao. Gũĩtĩkia marĩ na ũgitĩri wa kũigana. Oroho, nĩ njĩra ĩmwe ya gũtĩa andũ matiganĩte mĩtũrĩre-inĩ yao. Ũndũ ũngĩ, ciheagwo marĩtwa nĩ guo mũndu ahote gũkũrana gatarũ gake rĩrĩa tuoka hũgũrũ-inĩ cia iria.

Ngũrani ya mbere, motungata ma mbere ya kũheo mwana makoragwo marĩ, ta kũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũtumia mũritũ, ũrĩa mwana aikarĩte arĩ nda ya nyina, na kũhe motaro atumia aritũ ũrĩa me gũikara, kũrĩa, rĩrĩa magĩrĩirwo kuona ndagĩtarĩ, kũrĩa motungata ma thutha wa kũheo mwana, makoragwo makĩrongoreria ũgima mwega wa mwĩrĩ harĩ mũtumia na mwana ũrĩa wa ciarwo. Ngũrani ĩngĩ, motungata ma mbere ya kũheo mwana, maheanagwo nĩ guo kũgitĩra mũtumia mũritũ kuumana na mogwati marĩa angĩtũngana namo arĩ mũritũ, gũtigĩrĩra mwana ndananyitwo nĩ mũrimũ, kana kũgia na thĩna oro wothe arĩ nda-inĩ ya nyina, kũrĩa motungata ma thutha wa kũhoe mwana marongoragĩria ũrĩa mũtumia ekũhona na kũhũrana na thĩna wa meciria ũrĩa ũngĩũka, kana mwana nĩ aronga ũrĩa kwagĩrĩire na gũkũra na njĩra njega. Ngũrani ĩngĩ nĩ mahinda marĩa motungata maya maheanagwo, kũrĩa motungata ma mbere ya kũheo mwana, mambagĩrĩria o rĩrĩa mũtumia amenya nĩ mũritũ, kũrĩa motungata ma thutha wa kũheo mwana mokaga thutha wa mwana gũciarwo na gũthiĩ na mbere gũkũra nginyagia akinyie kiumia gĩa gatandatũ nginyagia kiumia gĩa kanana.

ĩĩ nĩ ndĩretĩkania na ũguo tondũ nĩ ũndũ wa bata harĩ mũtumia ũrĩa warĩkia kũgĩa mwana hamwe na mwana wake gũthiĩ kiriniki. Itũmi iwe iria citũmaga aciari matiganĩria kiriniki thutha wa kũheo ciana nĩ ta, kũaga ũmenyo, nĩ mabatiĩ gũĩka ũguo na bata wa motungata ma thuta wa kũheo mwana harĩ mũtumia na harĩ mwana. Ũndũ ũngĩ, nĩ maũndũ ma ũndũire, thĩiniĩ wa ũndũire ũtiganĩte, atumia marĩkia kũgĩa ciana, makoragwo matanyĩtwo gũcokereria mawĩra-inĩ mao ta mũtugo hatarĩ kũhurũka na kũhona. Oroho, nĩ kũrĩ mawĩtĩkĩo marĩa magiragĩrĩria atumia aya gũcaria motungata ma ũciari kana kũiga ũgima wa mwĩrĩ wao mbere. Ũndũ ũngũ nĩ waagi wa mbeca, kũrĩa motungata maya mamwe makoragwo magĩbatara mbeca nyingĩ ta kuona ndagĩtarĩ, thogora wa ndawa, na maũndũ mangĩ ta macio. Ũndũ ũngĩ nĩ kũaga ũnyitanĩri kuuma kũrĩ athuri na bamĩrĩ yothe. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mũciari wa mũtumia kuona ta atiganĩirio akona aingĩhĩrwo nĩ maũndũ na kũnyitwo nĩ thĩĩna wa meciria.

Ũndũ wa mbere, kũhũthĩra kandi ya ATM nĩ ũhũthũ tondũ ĩheanaga motunga mahinda mothe, mũthenya, na ũtukũ, nginyagia rĩrĩa mbengi ĩrĩ hinge ta mũthenya wa thigũkũ kana kiumia. ATM nĩ inyagĩtio matũũra-inĩ maingĩ ũkĩringithania na mbengi na kũguo igagũkuhĩrĩria makĩria. Ũndũ ũngĩ kũruta mbeca na njĩra ya ATM nĩ raithi na njĩra ya naihenya tondũ ndũgũtinda ũgĩthiĩ gũbanga raini nene mbengi. Ũndũ ũngĩ, kũhũthĩra kandi ya ATM nĩ kũhũthagia ũhotekeku waku gũte mbeca kana kũiywo tondũ ndũrathiĩ ũkuĩte mbeca bari bari. Maita maingĩ ũkoraga motungata ma ATM me raithi gũkĩra mbengi, tondũ kũrĩ nginyagia mbengi maheanaga motungata ma ATM bure, kana makarenga mbeca nini. Ũndũ ũngĩ, kandi cia ATM nĩ ihotithagia mũhũthĩri kũrora mũigana wa mbeca ciake iria itigarĩte akaunti-inĩ yake na njĩra ya naihenya. Na wa mũthia, kũhũthĩra kandi ya ATM no ũhote gũtũma mbeca kũrĩ akaunti-inĩ ingĩ.

Ũndũ wa mbere, nĩkwaga kũhota kũĩrigĩrĩria kũgũra o kĩrĩa wona, na kwaga kũgĩa mũbango yanahau thutha-inĩ. Ũndũ ũngĩ, kũrĩ andũ mathiaga kũgũra indo tanguo, iratũ, indo cia ũthaka, na indo ingĩ, ĩtanjĩra ya kũgeria kũĩyeherania na meciria maingĩ, kana kĩeha, kana maũigui matiganĩte, takũmboeka. Ũndũ ũngĩ, kwaga ũmenyo, kana gĩthomo, gĩa kũhũthĩra mbeca, takwaga mbanjeti, na gũĩbanga kĩmbeca. Ũndũ ũngĩ nĩkwenda kũgũra kĩndũ, tondũ arata ake, arĩa marutaga wĩra nao, bamĩrĩ, ona arĩa mariganĩtie nao, mena indo ici, nake ndacirĩ. Ũndũ wa gatano nĩkwenda kũiga kĩrathi kĩa igũrũ. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthia mahũthĩro, kwa mũhiano, indo nini iria irĩ raithi, ũgakorwo ũgĩcihũthĩra na njĩra nene, na tonginyagia ũcihũthĩre, kahũwa.

Wambere, nĩ ũhũthũ, kũamũkĩra motungata, tondũ aheyani a motungata maya, nĩmahingũrĩte nduka nyingĩ, nginyagia kũrĩa gũtarĩ mabengi. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũhũthũ gũtũma, kũamũkĩra, na kũrĩha mbeca, na njĩra ya thimũ, gũkĩra gũthiĩ bengi, gũĩka ũguo. Nĩ njĩra ĩna ũgitĩri, atĩ mbeca ciaku itingĩiywo, kana kũũra, tondũ ndũrathiĩ ũcikuwĩte baribari. Ũndũ ũngĩ, nĩkũhonokia mbeca na njĩra njega, atĩ no ũtũmĩre mũndũ wĩkũraya mbeca na thimũ, gũkĩra ũrĩa ũngĩmũtwarĩra ĩmwe kwa ĩmwe, kũrĩa ũgũbatara kuoha thabarĩ ndaya, na tigiti mũnene. Nĩ njĩra njega ya kũigithia mbeca, oroho, nĩ njĩra njega ya gũthondeka mawĩra maingĩ kũrĩ andũ, na njĩra ya kũhingũra M-pesa. Ũndũ ũngĩ, nĩ ĩthondekete ũiganania kũrĩ andũ othe, rũhonge-inĩ rwa mbeca, taũrĩa nĩkũrĩ kũndũ gũtarĩ bengi, nothimũ ciĩkũndũ guothe bũrũri-inĩ.